Ĩĩ no ndute mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, wambere no nginya akorwo na handũ ha gũciga kana handũ ha gũcirĩithĩria. Na ningĩ harĩa irarĩithĩrio no nginya hakorwo na nyeki na maaĩ maiganu. Na mũndũ ũcio ĩ nĩabatie gwĩkĩra rũgiri, na no ekĩre ya mbaũ, thĩrĩngĩ kana ona ya mabati. Gĩtũmi gĩa gwĩkĩra rũgiri nĩ atĩ mbũri ciaku citikore na cingĩũra no ithiĩ cirĩyo nĩ nyamũ cia gĩthaka. Na wamũico itigathiĩ gũthũkia mĩmera ya arĩmi.